Kadolita olchamba, laijo meeta entoki natii, inkuti keek ake naitashe nanyori, mayiolo enaa keeta entoki naji pepiki, amu adolta ake nanu enterit, onkuti kujit natoito. Na dolta si ajo kikarra, netii irkeek tidialo, irkeek onyori aitobiraki, lotunoki. Neeku meeta entoki nauno teleshamba, kajo ketiiki preparation aitobir pe etumokini atuun.

Kayieu najo teduata ai, itu edoyio empurrore tesirkali eimu ilaigerok lo siaitin. Eton ake akigeri kulo tung'anak oji casuals ,ore ake pigeri, na kebik irmushaarani lenye oleng'. Kidim atobik ata alari, ata larin aare itu elaki. Neeku eton ake itu kashu empurrore eimu ina digital, ah eimu sirkali, isiaitin esirkali, ketii ake amu keleji iltung'anak ajo kelaki, nemetii naa toki nalaki. Neeku eton ake etii inatoki inkwapi ang'.

adolita tene wueji ajo ore ene wueji naa orais lang apa lolarin kmok otobiko ilarin tikitam tolorika oji Moi ninye oirure, ore naa pirura irkulie ariokok pookin aisho enkanyit enye nanare aa Mwai kibaki ilo ogira aisho enkanyit enye e mwisho nepoi ai view adol tenaa airag esidai aiguraa kitu kishopokoki nkilani aitobiraki petumokini atunukai aitobiraki am olarikoni le tipat le Kenya otobiko tolorika tolarin kumok ampaka retirement enye .niaku ninye ilo loirure niaku niche eshomoito ilarikok aisho enkanyit enye e mwisho amu kenarikino pi neishori. eboitare ata irpastani lonkanisani naapaasha eboitare isikarini lenyenak egira aponu aisho enkanyit enye nanarikino.

Ore tene weuji kadolita Enkera kutitik enasari ilarin imiet nedou, egira asdala entoki naj i Physical Exercise egira ninche asdala eetae oshi nafasi sidai naishori ninche meshomoita asdala nepuo ayiolouno, nepuo ashipa eetae esinkolitin loopaasha logira aarany neeku egira Kuna Kera aada esaa engiguran, eetae oshi ildakani oishoruni kutii nepuo enkera aashipa teboo nepuo aarany, neeku Ina toki nagira aasa tene weuji.

Aa yielo tene wueji adolita kulo rorii sapuki kulo loshi loonap petoroli eibung'ita enkoito netii likae onapita ilolan petoroli ninye enapita, edolita Inkarr naigeroki aajo petrol export adoolta sii Nkera naagira iro, nadalta olkulie lotii iltukutuki adolita egarrin naagira apaashare Nena rorii, nadoolta sii orbaribara le Lami, nadolita sii likae lemetii Lami adolita sii Engatampo, adolita irkiek ouno sapuki, adolita sii engaji nasheta nanyorri, aa ninche taa adolita Nanu tene weuji.